eng pikchaini komito inchirenik chekealdoi. Kamanitepche ng'ony, ko inendet nealdoi inchirenichu. Nkaro ane pikchaini konanwo mung'aretap ichirenik. Nkiyai chito mung'aretap inchirenik inyoorchinikei chepkondok ndealde inchirenichoto.